Tij rechni en tich maber ahinya aseloke kuom higni mang'eny kod minwa dala kucho. Nikech ee mano ne en yoo mar kelonwa chiemo. Kataa maa konyo dakwa ne miyo ngimawa bet makare. Koro tij rechni, nigi ohala ahinya sana sana kikelee kiteree kuonde maa ji dware rech ahinya. Koro... Nwaloko ohand rech mar ohand rech maar ngenge kod mbuta towawang'o to waterooo ne joo abandu to wausonegi rech. Nwaduogoga gi pesa kawaseuso uso mang'eny tokonyo ngimawa bet makare. Mano ema omiyo ahero tijni. Gima omiyo ok ahero tijni engi engi dwaro mang'eny samoro iyudoni idwaroo onego inyiew moo wawachni iwang'o re ii iwaro rech mang; eny enam koro dwani iwar moo mang'eny tosani ing'eni bech moo oseidho. Iwar yien mitedo godo ekendo.